keas ake olikae esiai tenkolong enye neitoki aaas olikae tenkolong' enye nitobirakino aikunakino nejia.

Ore metabaa iltamoyia oomoi imoyiaritin sapukin enaa kansa, kulo oonotito ajali okulie ake kumok amu ninche ake naidim aatabak.

kapik orbaket metawoiki kewarie ore pee ekenyu napik naked shumata aitobiraki mabatini

To nkiasin esitisen indim ashomo anoto passport nilotie enkuapi eboo ofisa.

Keretu inkera pee, etum aatodol maswali kumok oo majibuni enye pee etum aasumata kesidai neim entemata.

ore enagira emurua aikunari weramatare emurua okulo tururi enegira aikunari neeku taa lelo.

Kadung' kadung' inkeek aitumiya olalem nadung' inkujit aitumiya esilasha naorr aitumiya enjempe wekulibaro nanap Aya auluo napej

Shomo enkopis ehuduma senta natii orkerenket le Kisumu, nidamu Aya enkipante ino, oo nkardasini inono e KCSE O KCPE

Sinkir amu Eton aa kefreshini, amu tenakata ake ashomo anaiposha ayau, neaku nyiang'u amu keton aa amu kesidain.

Eedim ake atushukokinoyu ilo duka lainyiang'unyie Ina simu tenemesidai nidamu Aya erisiti ino, ninyiang'unyie esimu amu nakata ake kishukokini kinchori esimu ng'ejuk.

Ore network tewueji nitii niwoshoki safaricom ashu Airtel esimu niliki Ina murua Ino ajo metii netwak ore ake pee eyiolou ajo metii netwak neponu aapik orbusta.

Ke elimuni ake aajo kaa nyamali eeta lelo Tung'anak ore ake pee eyiolouni nepoe aing'oru eretoto, tooltung'anak looretisho ashu tesirkali peitobiri Ina Nyamali.

Olainyiang'ani Lai supa, kejaa kesidai amaa kesidain Kuna tokitin ainei nagira amiraki intae aa enkurma, esukari o shumbi.

Etii kake meetae irkiek nelakwa naa torrok ilbarabarani neaku ore kitambo ibaya ee idipa atamoyia saidi

ke, nalo boo aramatisho aingorr inkishu tena kelulunga, nashukunyie naituku nkonyek, naa naok, shai asi nanyiototo alo siatin edama.

Kapikaki oshi endaa oldiroo, nemenya sii duo edaa SAPUK oleng', Kenyaa enoshi saani kitie amu keitosha ake.

Kemirare um um eng'uesin aarishie iltung'anak nenorishie Kuna nguesi sapuki naanya ingulie

Iltamoyia Aabak kulo Tung'anak oomoi emoyian enaa inkera oloirobi enkojang'ani naa kesarunoyu sii amu ketaana.

Ore Amu keigerr ing'arr iltung'anak oo tabaa looyetuo aing'oru ebaare neigeri neyiolouni ajo kaja lelo Tung'anak oo tabaaki.

Ore atelepo inkishu teneponu teipa, naramat napik aatua ang' tenebo olasho lenye.

Keikutik oleng amu kitegemea tenaa kamuoi amu inakata naa aidim ashomo sipitali amuoi. Arashua tenaa keeta likae tung`ani latoriko metabaiki.

Ore peenyorraa aashom isipitalini sapukin keyamini oshi aajo kebakisho isipitalini sapukin Neeta irkiek neyamini aajo meeta Kuna kutitik irkiek naa mebakisho.

Ore ake peimin ositima kewarie ayierisho, naitumia Kuna sitimani kutitik naitumia esolai emu ninche elelek eng'inyiang'unoto

Adumu ake na naiwuang'ie tesarng'ab naing'uraki oltukutuk onap Aya ang' arashu aing'uraki lenye peeponu aaya nepuo aaya sipitali.

Pee merroyo endaa naa kapik a kapik orfirij meirraga amu keisaidia orfirij pee merroyo toong'olong'i kumok

kebau ake neng'as anya , neng'as aitei ng'ilani. Kore pee eidip aitei ng'lani nenya endaa. Kore pee eidip ainosa endaa neetun.